ore penetipat ena baye temurua ang naa kore ena naa embaye sidai amu enenchetare naa kelo aitobiraki temurua ang idolita ajo, idolita nena tokitin nikijo sellotape naenieki iyeneta pookin loyieu neesi neeku ore ena baye naa kaidim nanu najo enetipat oleng temurua ang amu indim ninye atodua ajo enchetare idolta nana kesunot natii ine idlita ajo keturo inewueji ki ready pesheti neeku enetipat oleng.

ore entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena naa kadol ajo ore kulo tung'anak naa isilamu tenkumoki etii ninche kulo silamu ewueji naijo kanisa negira ninche ainining'isho ainining obo lenye ogira airorie ninche neku ore ena naa kaidim atejo entumo ena osilamu ashua ilchumari otii tenebo ainining'isho neeku naa ina nalotu indamunot ainei tenadol ena.